Gima timore ka e, en ni nitiere ji ariyo magin jopur kendo gin e puodho. E puothgi ni, gi pidho e alot mar kabich to kendo sa keyo mar alotgi ne oseromo. Aeto sama gikeyoni to gin gi gimoro ma iluongoni tray ma gikete. Kasto kagisekete ie kanyo to gibiro ting'ogi ka gigologi e puodho mondo gitere kata e mtoka, kata e gimoro manyalo ting'ogi mater gi e chiro. Aeto bende, iyudo ka kagisetong'e kamano, ma gigologi to nitiere ite itgi moko mabiro dong'. Ka itgi go osedong' to japur nyalo choko itgi mowang' owang'go, kata mane odong' go to dhi tero ne jamni. To kata kok gitero ne jamni, to ginyalo dong' e puodho kanyo ma gitow kanyo ma chieng' moro kendo kichak ipuro puodho to giriwore gilo ma gibed kaka mbolea kendo. Koro gima chak timore kae, en ni japur mor nikech gima ne opidho e puothe otimore maber, kendo koro ochopo sane mar keyo.

Kae, wan kod jok moko, rowere manyiri kod machuo, to gin e puodho. E puodho kae, gin en puodho mar oduma. To gima biro e pacha kaneno gima kama, en riwruoge ma jinyalo bedo godo mondo otim ohala moro. Iyudo ni samoro ng'ato nigi puodho to oonge kod omenda monyalo timo godo tich moro. Koro iyudo ni ji nyalo riwore mondo tim tijno kanyakla. To gima chakbire pacha en sikunde. Nikech iyudo ni nitiere project moko ma itimo gi skunde. Iyudo ni jo penj nyalo chiwo ni samoro, nyithindo pidh oduma kata nyithindo pidh alot, kata mana ni mondo nyithindo pidh karat. Koro iyudo ni sama gima kama timre, to biro chuno japuonj mondo oket nyithindogi e group moko mag nyithindo abich kata apar. Koro, kaluwore gi puodho mantiere, gi kwan mar nyithindo. Aeto, nyithindogi biro tiyo kanyakla kaluwore gi gima gin go, gik ma omigi mondo mi gitim gima owinjore.

Maeni en cham mar oganda. To oyudore e alworawa. To ogandani, iyudo ni mondo miyo ng'ato opidhe nyaka okwongo pur puodho ma oyore aeto obiro komo kodhi achiel, achiel kata ariyo ariyo. Aeto bang'e no obiro rito ma ogandani ti, kose ti to obiro doye. Kose doye to obiro miye dweche moko adek mondo oloth. Kose keto sulwe to obiro liero nyithindo. Aeto bang'e no, ibiro rito ma otegno. Koro kihero chame ka onumu tinyalo pone, to idhi iloso kode chiemo moro kaka nyoyo, kata ichwake to ichame, kata gi chiemo moro kaka mchele, kata chapat. Aeto bende, iyudo ni jok moko bende nyalo mana chwake to nyose matindo tindo kose chiek aeto madhe gi chai. To bende kaka itiyo kode e alworawa kendo, iyudo ni jok moko kose pidhe ma gitwo to biro tero gi e chiro mondo ousgi ne jowetegi. Koro obiro bedo kaka gima itimo godo ohala.

Kae, wan kod japur mani e puodho, kendo e puothe ni opidho kodhi mar waru, to kendo osechopo e okang' moro ma ogolo maua. Manyiso ni osechako loso chiemo e tiende. Koro gima kelo mor kae en ni mokuongo, kodhi kopidhi to ti. Kosetii to koyudo gik mowinjore mondo manyalo konye mondo odong maber to obiro dongo. Aeto bang' mano obiro loso chiemo. Koro kaka otino miyo japur mor nikech omiyo japur geno ni bang' ndalo mor to obiro keyo. Kendo kata obedo ni otiyo matek, to obiro bedo gi geno chunye, ni gikone obiro yudo gimoro maber. Gima chak kelo mor kae en ni sama ng'ato timo gimoro to onego bed ni otime ka ohere kendo ka okete pache gi chunye. Nikech ka wang'iyo japurni ineno ka odhi ochung' e chuny puodho, kendo go picha. Manyiso ni picha ni onyalo tiyo godo e keto kata e mbui mondo oland godo tich motimo, mondo oyud godo chiro monyalo uso e mwandune.

Mae en tich mar ohala, to kendo en kod nengo ei alwora. Gima omiyo en kod nengo, en ni iyudo ni ji a kuonde mopogore opogore. Jok moko nyalo a Kisii, jok moko nyalo a Homabay, jok moko nyalo a Migori, tiyudo ni gi romo e chiro moro achiel. To sama gi rome chiro achiel ni, iyodo ka johala gi, kelo gik moko ma yudore e gweng'gi mopogore opogore, masamoro ok yudre egweng' ma gitime ma gidhi e chirono. Koro mano nyiso ni oganda biro yudo gik mang'eny ma opogore opogore. Nikech inyalo yudo ni sechemoko nitiere niang' moko ma a Kisii, to moko a kamoro kata kaka Kobodo. Kor iyudo ni gikma kamagi, mokuongo, iyudo ka lowo makacha cha chiego gi mopogore opogore. Moko inyalo yudo ni mit ahinya to moko bende ok mit ahinya. Aeto gima chak timore en ni sama ji oromo kamae, ji puonjore, ji medore paro kendo gineno kaka ginyalo medo timo ohala mondo gidong'ore. Aeto bende en yo mar tich ni kech sama ji timo ohalani to gi yudo pesa, mano nyiso ni ginyalo konyore e ngima.

Kaka anyalo puonjo ng'ato mondo otim tijni, en ni nyaka okuong obed gi kweru. Nyaka obed gi gimoro ma iluongo ni rek, aeto be nyaka obed, kata gi gimoro ma onyalo biro tiyo godo ekuoyo ne cham mopidho kanyogo pi. Aeto, obiro tiyogi kweru cha mondo opurgo kama odwaludo kothene gi. Aeto kosepure mobedo mayom to obiro tiyogi rege ni oywere go mondo ogol gik moko, kata buya moko manyalo tamo kodhi ka ti maber. Kose gologi, to obiro pogo kamopuroni e, e kuonde moko. Obiro pogee kata diriyo kata didek kaluwore ni en gi kodhi maromo nade. Aeto, kama opogoni obiro pogogi ni samoro en kata mita achiel koyarore, aeto kata mita ariyo ko bor ne. Kaeto obiro yueye mayom to oludo kothene go kanyo. Kasto ka kothene go oseti, to obiro pudhogi gi tiendegi, motergi e puodho moro kama odwa ni mondo gi, okomgi e, aeto ka po ni en, ok en ndalo koth, to biro chuno ni oolne chambe gi pi mondo omok maber.